Rĩrĩ nĩ itinga rĩ mbicainĩ ĩno, na itinga thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ rĩkoragwa rĩkĩhotithia arĩmi kũhanda mĩgũnda mĩnene thĩinĩ wa kahinda kanini na makahũthĩra mbeca nini nĩ tondũ nĩũgũkora itinga rĩrĩ nĩrĩkũrĩma mũgũnda ta wa gũkũ gwitũ nĩrĩkũrĩma mũgũnda wa maeka ikũmi na eka ikũmi nĩrĩkũrĩmwa na thikũ igĩrĩ kana ithatũ na mbeca iria ũkũrĩha itinga rĩũ korwo nĩ andũ ũgũikarĩte mũrĩme namoko andũ mangĩ thii ihinda iraihu ona mĩeri na ũkore wahũthĩra mbia nyingĩ na rĩngĩ ona matigũcimba ũriku ũria itinga rĩrĩ rĩngĩcimba, kwoguo ũhũthĩri wa itinga rĩrĩ nojuge nĩteithagia mũrĩmi kũrĩma na ihinda inini na akahũthĩra mbeca nini na akona magetha mega gũkĩra mũndũ ũrĩa ũkũrĩma na moko.

Njĩra ĩrĩa hũthũ mũndũ angĩhũthĩra kwaranĩria na kũheana ũmenyo, thikũ ici kwĩna tekinoronjĩ, nĩ ĩhũthĩtie maũndũ. No ũhũthĩre nenda cia ũkinyanĩria, icio nĩ kĩndũ ta Facebook, Whatsapp na kĩndũ ta twitter, Instagram icio. Ningĩ no ũhũthĩre njĩra ya cctv kũrora aruti a wĩra. ĩyo nĩ ĩrahũthia tondũ thikũ ici cctv nĩ ũramĩ connect na thimũ yaku, ũgakorwo ũkĩona ũrĩa kũrathiĩ nambere ona wĩ nja ya bũrũri.

Indo iria ihũthagĩrwo gũthondeka kĩndũ gĩkĩ wa mbere nĩ magũrũ ma garĩ marĩa makũrũ, magatinĩrĩrĩo wega ũgacoka ũgetha tĩri na tĩri ũcio no ũtũkanĩe na thũmũ okoro wĩna wa ng’ombe kana wa mbũri, watũkania wega ũgacoka ũgaitĩrĩrĩa maĩ ũgacoka ũgetha mũmera wakũ ũkaũhanda thĩinĩ wa tĩri ũcio wĩkĩrete taĩriinĩ na nĩ itethagĩa tondũ mũndũ ũtarĩ na mũgũnda agĩkorwo wĩikaraga ta taũni kana harĩa wĩkarĩte nĩ hakũnderũ, nĩ ũkũhota kũrĩma vegetables ciakũ haũ na ũgakorwo ũkĩrĩa indo fresh ũga save cost.

Rita rĩakwa rĩa mbere kũambĩrĩria ũrĩithia wa mbũri ndathire thoko ĩtagwo Suswa kũu nĩkuo Maathai mendagia mbũri, ngĩcagũra mbũri na ngĩgũra no mbũri icio nĩ ciarĩ na goro. Tondũ wa koraga kabũri nĩ kanini no karendio kuuma ngiri ithathatũ na magana matano. Ũcoke ũrĩhĩre transport nginya mũciĩ na challenges irĩa ndatũnganire nacio nĩ ndagũra mbũri icio ciakinya mũciĩ citiaikarire ta kahinda kanene, mbũri icio nĩ ciarũarire na mbũri ĩmwe ĩgĩkua. Ũgakora mũndũ nĩ arathiĩ hathara tondũ ũragũra kĩndũ goro ũgacoka ũgakora mbũri ĩyo mũmĩendia ekũmĩendagia tondũ ĩna thĩna wa mwĩrĩ no ndanakwĩra. We wainũka nayo mbũri ĩyo ĩgathiĩ ĩgaikara thikũ nyinyi na ĩgakua, na ũndũ ũcio ũkĩ ni discourage mũno.

Mbica ino ironania urimi wa mahua thiini wa greenhouse na aya nigutua maratua mahua. Thiini wa urimi wa mahua nonginya umenye mahua mau matuagwo thutha wa thiku cigana, kana gutuagwo ihua rihana atia, nomenye dawa iria ihuragwo niguo mahua mau matigathuke , ithimi ciacio noria mahua maya magridagwo nigetha mathie makendio. Mau nimo maundu maria mundu abatarite kumenya .